Tipo ni en mar chiemo mar rech kuon kod alot maralum mong'ad madongodongo. Chiemo ni en chiemo ma beche tek ahinya kendo mondo mi icham chiemo ni dwarore ibed gi pesa kendo kata ka idhi chame e kar udi mar chiemo, nyaki bed gi pesa moromo e ofuku.

Ekinde mabiro, gino mabiro timo dongruok moloyo ahinya e piny ka en en mana yor pur. Pur kelo dongruok, ok eyor tije kende, to en achiel kuom yorno eki miyudogo chiemo e piny ngima. Pur bende kelo ng'eyo kod jogo mariek eloso masinde mopogore opogore ma mago duto keloe ber.

Kaneno tijni taneno pur mar ochok. Ochok kaneno taparo tugo mane itugo chon gi nyithindo matindo tindo kagibayore kendo gilawore gi ochok. Ochok en chiemo michamo kod diek epuothe kendo ebunge kuma ikwayogie.

Olemoni mondo kik kethre, ipango gi gane e yorno mok gidire kuonde moket gie, kendo mondo mi olemoni kik kethre, iketogi e kanyo eki ma yamo nyalo kadho korgi. Kendo ok ketgi kuma ng'ich ahinya kata kanyono maliet ahinya. Iketogi kama diere, kendo kuma yamo nyalo fwadho gie, maeki miyo ok gikethre mapiyo piyo.

Pur mar bando, osegoyo akang' mamalo ahinya ki ng'iyo gi ndalo machon. Sani, ipuro bando e puothe madongo madongo kendo ipudho gi, ipidho gi kitiyo kod yedhe manyasani molos gi lakteche mag pur. Tijni sani inyalo tim kod mashinde mopogore ahinya. Tinde inyalo pur kod machine kata doyo kata sano migolo buya e tie bando gi eki. Cham tinde ipuro kendo moko inyalo pur e pinje ma oko kendo moko inyalo us e pinywa ka eki.

Da we gini ma nenore e tipo ni ok yudre e gweng wa kendo omiyo ok a nyal ngeyo tijno ma itiyo kode kod jogo ma opogore opogore

Mondo mi rabolo kik kethre, thothne ikano gi ei okapu, okapu go molos e yorno ma yamo nyalo fwadho gie. Kendo iketo gi e kanyono ma ok liet ahinya kata kanyo mang'ich ahinya. Ma miye potne potla mar rabolo ok lokre kendo okethre mapiyo piyo.

Gini man e tipo ni ok yudre e gweng'wa. To kata kamano, e gwenge ma ipidhe, olemo ni itiyo godo kod jopur kata kembe mopogore opogore e loso sawo mano mitiyo godo kata e yor kanisa kata e nywoyo kong'o mano mimadho e yor mor.

Gik moko osebedo ka dongo bang' kinde . Mae kaluwore kod somo maber moseyangi e sikunde . Kata kamanoe, lony mosebiro e loso masinde kod mago mitiyo godo e yore mopogore pogore. Ka ing'iyo kata e yor bago chiemo mag mogo kaka mikati miloso, sani inyalo los gi gigo mopogore opogore kaluwore kod masinde kendo gigo ma lony osekelo milose godo.

Tiponi ka neno taparo chiemono maji ohero kendo gombo ahinya. Kendo kang'iyo tiponi, taneno yorno mopogore molose godo. Kendo obane manyalo chalo kod lawno mitweyo e ng'ut kirwako lawi maber mokunjore. Chiemoni kendo en ranyisi maber kitedo ne welo ka olimi eodi ma idakie.

Gini itiyo godo kaka chiemo kendo ichame ahinya kod jogo modak e dho nam chumbi kendo pii migole chiemo ni inyalo tii godo e tedo alot, kendo inyalo madhe kaka entiere no kendo ogolo riyo.

Gino maneno e tiponi en chiemo ma iloso kod rabuon. En chiemo mamit ahinya kendo ichame kod kwan mar dhano mang'eny ahinya. Chiemoni ipoke rabuon kendo ing'ade eyorno mowinjore. Bang'e ilute e mo, kanyo ma iweye motwo maber, kendo bang'e ka ose losore maber, to ibiro chame kamano kata inyalo mede gi gigo mopogore opogore makelo ndhadhu.

Chiemoni iloso kod gweno. Koseyang' gweno to ibiro wang'e kendo ipudho yier man edende te. Bang' ibule e mach kendo ibiro lute e mo, kituoye maber ma ochiegi. Bang'e inyalo chame kod kod mago mopogore opogore kaka nyanya kata kitungu.

Chiemoni itiyogodo enyasi mopogore kata eudi kama ji odaki. En chiemo maber kendo ogero dek kochiwo ngufu kendo oloso ich samoro amora ma ichame. En chiemo maber kendo miyo del mago madwarore esano mowinjore.